ore ina naa tenkaraki, naa ore irmatunda sapukin intona, naa keimu oshi enkare sapuk oleng. neekku midimi atuun te wueji nemetii enkare amu, ore ake pee euni te wueji nemetii enkare, naa mebulu naa ,neeku ina oshi pee eshil aun teine wueji.

wore lota empeku naa kesidain amu kesiokini atuum nakepuo tesokoni amu wore empeku amu kegol tumoto nakegol sii elototo tesokoni amu kekuti neaku na nai nanu atumoki atejo

kaliki esidano ena siai, naliki, irng'anayio lena siai, naliki sii, enaiko teneiteru ena siai, naliki sii dii, faida, naliki shida, inchidai naapuonu, naliki eneidim ataasa pee epaashare nena sidai, yeah

ore naanyai tiang naa iun ake oltung'ani iyiolo ajo mamirita kuna inaing'uari tiang petumoki aitumia alang'u, alafu orenana kulie tokitiin nanyae tiang naa kikuti oshi ninche alang'u kuna naamiri amu ore naa kuna namiri keuni tesapuko petumokini, petumoki atabai eyieunopto oltung'anak.

Ene tipat amu kiko iltung'anak metaa melau endaa halafu kiko iltung'anak keret iltung'anak mishopoto aitobiraki ninyang'u sii ntokiting' kumok ore ewueji naing'ua nanu wore enkiremore nakitumai pepuo nkera sukul nitasi akeyie nkulie tokiting' kumok

Peetumoki atereto ltunganak lemeeta nkajijik naamany, netumoki sii atareto ltunganak lemeidim atalak inkajijik amu ketii nadii lolo tunganak neaku ina peetayiua serkali niteru inashetata pemeitoki ltunganak airag boo nemeitoki alau iropiyiani, yani peisaidia ake maisha oltunganak aitelelek.

Ore tenanu tenaitaas iropiyiani ainei peebaki pooki toki nayieu, na ore atan it atum nona ropiyani naiger pooki toki nayieu naas ,neaku metaa oree paatum kuna ropiyani natumoki atudungdungo peetumoki atabai pooki duata naata ,neaku neji naai nanu aas.

kaas nanu irkasin kumok oleng' enaa enkwuatata kakwet oshi nanu pee atumoki atalaa osesen naa ore enkata nemakwuet nalo aloolo amanimanaa peeyie etumoki osesen atalaayu, neeta sii irkasin laa ompaka ake nalo pee aas.

Ee kaata nanu embalai nasuj tanayierisho, nakanyor oshi oleng pamapaaashare amu, ore anaiko pamapaaashare ,na kainyangu pooki toki metaa kaata pematum ina sababu ajo ore patapaashare na tenkaraki maata entoki naje ,neaku kanyok oshi oleng ainyangu pooki toki peaku kaata paatumoki atusuja empalai aai.

ore oshi nanu naa kapik alam esimu paa tumoki atudumu amu ore ake pee tuapik alam esimu naa matumoki naa anyio amu kegol oleng', neeku alam oshi nanu apik esimu.

Oee peebiko shorwetisho naa ekianyita, nemekinyikakino enaake, yani mekiboita enaake naa ekinyoruno si duo piipiii me enoshi na keitaakuno oltungani amu nakata naake ebikoo shorwetisho, kwanza oo ntoyie.

Ore enedukuya keitelelek orkasi amu ore ore nai peiyata esiai niyieu nikiasakini namelasima peilo aingoru nkulie arin tenelakwa, keaku iyata engari ino ,naa ekiret inaari ino, ore sii eniare, keitelelek sii esiai oropiyiani amu keaku yiok tenikiyieu nikipuo, me lazima pekipuo aingoru ngarin aitoki ata ekiata enaang ,na nikipoyie nikishukunye itu kilak aitoki .

Kaitashieki nanu esiai aai nanu openy, nai nai hakikisha ajo etaasaki aitobiraki nemeeta sii leyiata naitoki ajoki asiaai ai ore etaa nanu naitasheki esiai aai nakayiolo ajo keesa esiaai ai aitobiraki nemetii shida na kaaret ina meshomo esiai aai dukuya nemei pungua esiaai aai.

Kaata oshi imbukui kumok oleng' naa ore ake pee eku maata esiai naimaa nena bukui nadol, naisuma, naa ore ake sii enkai toki nanyorr ataasa eneeku maata esiai nainyiototo aibung' ashomishomo pee alak nkejek.

Inkitoriak taadii ake aitasapuk najoki inkera keetae esaa etv, netae esaa naa ime ene tv enaisumae pee meeku ketii ake enkera tv enaake, neeku kafundisha ajoki ore enasaa naa ene tv ore ena neme enetiifi.

ore esidano ee internet amu atetema taa nanu enkinyang'a ee internet , naa eji ketii ibaa kumok oleng' internet, kesidain netii ibaa neme sidain naa iyiolo entoki sidai tine naa keku iyiolo ibaa naagira aasa tenkop miking'uari sii tesiadi.

Atetema tatoi enkinyangá einternet pii nakesidai enkinyang'a einternet amu wore esidano enye naketii ntokiting' sidain netii ntokiting' wore sii aitoki entoki ake internet naintoki ayiolou pooki toki nagira aiendelea tenkop meta miking'uari tesiadi yiolo ake ata enkop nimanya yiolo ake enegira aiendelea

kaituku pooki toki nadol ajo mesidai naituku najut ore enkae toki naidim ataasa naa kaipanga engaji ai meeta kisidai , ore pee ejung'u oltung'ani naa kenyor, meta ore pee alo tiatuaji nemaituny oleiterio.

Naa temeanyita ltunganak naa nemeningo si aitoki arashu nkutitik tokitin akeyie kutitik, anaa motiok iyiue taata iyie ninya ena daa, nemeyiu olikae tungani nenya niwororo inatoki neaku inatoki oshi nayau ilarabali tonkajijik.

Ore siatin naidim nanu atuutaki ntae na siatin onkajijik amu enkaji ake nanu atii alalfu siatin ongulie siatin naidim atuutaki naa siatin olchamba amu ore itii ang akeyie anaake nindim ashomo olchamba, niindim sii ashomo atupuroki mukundani ,aa nindim atupuraki mukundani peindim ainoto ropiyani, indim ashomo atikinya mukundani peitumoki ainoto ropiyani, neaku nona siaitin ake nanu aidim atuutaki ltunganak.

Eeh aigero piipii anaa laasak lolchamba aun irpaek ajo naa sinanu petumoki atabai na kaitasheki lolotunganak naliki eniko teneas, naliki yani faidia teneas esiai aitobiraki, naliki sii elaata enye ,amu peilak ltunganak aitobiraki na keas esiai aitobiraki, neaku inangeno oshi nanu aitumia.

Ore tenanu naa kanyorr tenabaya olduka, ore pee abaya olduka na kaikilikuanu pooki toki naaipirta ina simu, natum sii atodua ntokitin naata naa simu kuliko tenaalikini. Natum atodua esidano ena simu tena kentoki duo nagira arreshu pee abaya, ashu entoki nayieu duoo tenaa simu, natumoki atoduaki kewon neeku ina nanu aidim atejo.

ore pee etonyoraitie naa ore eina ecitizen, naa entoki nagira iltunganak kumok aajo ekiiyieu. neeku ore ninye esiai esirkali naa pee eitabaya iyieunot ooltunganak. naa ore sii aitoki kelioo ajo entoki sidai amu menyorakini iltunganak metaasa entoki storonok te sirkali.

Ore pooki supuko naa ketii sii ninye nkuti sokonini naa ketii iltung'anak oomirr nkilani e mutumba, kebore ninye osokoni nkilani e mutumba ore enaiko tenainyiang'u nkilani e mutumba naa kalo aikilikuanu bei naa kayilo ajo katum amu kelelek nena kilani meeta oltijng'ani lemiidim anoto nena kilani, oloyieu ake ninye.

ore eosupuko naa ewueji naa kegol netumi lelo olan, trenkaraki kesheita. kake ore eneikoni tenetumi lelo olan naa keipotuni too ltunganak oshi loomir, pee eyauni anaa ilolan kumok oleng. amu ore naa ina kata naa kidim kila mutu anoto, nidim iltunganak kumok sii dii aanoto.

ore ene dukuya naa kegol etumi nena ropiyiani, ore eniare naa ore pee etum iltung'anak iropiyiani meyiolo aitumiya too nkoitoi sidai , kidim ake iltung'anak aanoto iropiyiani nitumiya aing'ialaki nee keya neeku ore pee idim atumiya aing'ialaki nepuonu aitoki ainosunye naa keya neeku kikuti mebaki ninye maitaji oltung'ani.

ore pee eshil aatur tenkata nashal enkop naa imenoshi kaitubulu naabulu ata etoyio enkop, naa ina pee idol ajo ata teniyieu niun etoyio enkop naa meunoi naa amu mebulu.

tenkaraki kebulu aitobiraki, nemeeta nabo naing'ialakino enkae, nemeeta nabo namitiki enkae ebulu. neeku kidim aatubulu tenebo, naa kidim atubulu aitobiraki meetae shida.

kidimi naaji metaa ore anaa ebenki naomo oltung'ani ai register anaa sai equity bank. naa kidim naji equity bank anoto ltunganak niriwaa mashinani, pee etumoki lelo tunganak ashomo aatoliki lelo tunganak, maana e ATMs maana e agents, neku ore pee eifunsae iltunganak naa keyiolou maana, netumoki ninche lelo agents aatudungoki iltungana ATMs neeku kajo keina naaji esidai.

ore ene dukuya naa kifaa ning'as ayiolou iropiyiani naba ana eniata, ore eniare na kifaa niyiolou intokitin niyieu, nifaa niger intokitin pookin, niyieu, nifaa niger bei enena tokitin, pee milo ake ijito ore kuna tokitin naa ena bei nelo aitoki aing'atu ashu nelo aitoki aaaku sapuk.

ore entoki edukuya naa kenare niata ena app e mpesa. naa aore ake peeku iyata ena app mpesa naa irum, ore pee irum, nikielekeza ninye ena app, mpaka ine wueji nigero pochi la biashara, ore pee itum ene wueji nigero pochi la biashar nitum sii ninye ene wueji, ore pee itumoki atutumo, nipik inamba, ore pee itumoki atipika namba nintoki apik, sasa iropiyiani nintuma, nintoki apik pin naa neishunye ina saa.

ore tenkop ang ilolan oinyiang'uni oleng te murua ang naa ilolan laijo ile biashara, anaa impoosho kumok, irpaek kumok, engano sapuk, ninyiang'uni sii aitoki ilkarash intokitin akeyie pookin naasieki biashara.

kiyioloti mpesa amu ninye itumia iltunganak kumok oleng, naa kitumiae too wuejitin neepaasha, naa kitumiae kila time ore anaa enkata apa e corona netaa mpesa apa itumia iltunganak oleng, naa ore eniko naaji airtel, tenebaiki mpesa naa kidim naaji nepuo aing'oru sasa iutarot te mpesa, pee etumoki atasa imbaa naasi te mpesa pee etumoki sii ninche eilepu.

Peitangaza ninye kwanza ina benki esimu, yani peitangaza agents enyenak esidano ina benki esimu, yani nitangaza venye eretisho inasimu venye nalelek, niriu iropiyiani nakata ake indim airiwai ashu indim atangamu neaku nejia

eee kaata pii naa ore kuna naa kewuni tewueji netii enkare, naa keisidain oleng ore kwanza pee iyieri endaa aitobiraki naa keitamelok endaa naa meeta enemebulunye sii metaa mijo matumoki atuuno tenkaraki mebulu tenewueji niaku yeah

Manyor nanu enabae amu ore pilo pias ena bae naindim aiturai iropiyiani kumok, ashu indim atangamai ropiyiani kumok ,kake ore entoki toronok na indim aiminie ropiyiani inonok nemeeta entoki nikishukoki, neaku ilo asara along teneaku itutumoki iyie ai wina

ee keetae, keetae empoleya nayawua anaa empoleya naji DAP ore ina puliya naa kisidai oleng teneunieki matejo irpayek ashui emposho amu ore ake peeku etunieki naa kitipilipil kipilipilu irpayek naa kebulu asioki naa keyau sii endaa sapuk.

Ee kaidim atolimu amuu ore enaa naa maandamano nagira ltunganak aas tenkaraki ntokitin nemeyieu , ntokitin nagira aitanyamal ashu ntokitin nagira nayie nibelekenyi ibelekeny serkali anaa maandamano ,iltururi loponu ltunganak tenebo netumoki atejo mikiyeu ena ashu ena kiyeu neasa.

ore paadol ena naa kadol ajo art alafu kadol ajo mombasa ena naa kaning ajo ore oshi te mombasa naa ketii enkirowuaj naa ewueji nepuo iltung'anak apuo raha enje nepuo ayeng'iyeng'ie indamunot neeku inatoki nalotu akili ai.

ore entoki edukuya naa kadolta enaaji nasheta, na ore enaaji nasheta naa shoo. naa ore ena choo kadoolta etii orpaip, loitayu olchafu, nadolta sii orbaket opiki iloiterioni, nadoolta sii enkardasi, naigero usaid nadoolta sii ajo ketii ewueji nitikuyieki inkaaik, neeku nena tokitin nadoolta.

Ore paanang'are oltung'ani kitok te nkoitoi naa kanyikaki amu magiroo naisho elukunya amu ore naa ninye utamaduni aang naa kejo pinchooyo elukunya na ore pinchooyo elukunya na ekimb'ung'i nirorokinono nigiroro.